Elen kit netesetai en yuu ko baet ab tetaa nebo cheko ne imuch iboishen ala neimuch kolongunen sobengunng nebo otkan tukul en yu okere miten chito nejarat tetanyin korotyi ketit asikonam kokei tetanyin ko kei cheko asikeboishen en konyinet ala asikoip ko bakwalda asikonyor kit nemokyin kei .

Ole kiomndo maberyrat ko kiome balelenikala kiamtugul balelyat ak a chemuten orit en iyeu ko maberyat nekakimin ala netoguk neokere nekokoi lokoek chik chekokoruryo yan kakorur marryat iyome lokoet bakai iyamtee akot tetereek ako amaimuch kongem bortangung ala maimuch kokonin asenet agetukl mokiome chechang kiome tuten che ikose ile kakoamin indiam chechang ko imuch iwiren ako yan kariwiret ko yaa in kekas kele kewiren maberek.

Kit ne abwotii ndoger boisioni abwote olee en iyeu ko konetisiet anan kanetetab lakwet neming'in kong'eten ko ming'in konam somanenyin bakai koet en iyeu ko kokindechi inat pichait asikosomoni ala asikokere akonai kole nee kit netese tai en yu, en iyeyu ko pichaitab tuguk chemonyolu keyai alan tuguk cheimuch kong'em bortang'ung yongeboisien, kou miten mat, mat indichesanen komuch kobelin, wembeit ko yangemeraren komie siok ana yangechesanen kotile biik kora, miten kora chuboit ne ndi tangoen anan ne ndi kwertokwetoen ngweny koimuch kobesbes akotilin, miten koita neyan kechesanen kora koimuch ichilengee, sindanut koimuch irutengee ako ingorutin sindanut kochute borto ngwan ako moroisi kotakowekee yoche kimutin iwe sipitali kobo kicherun.

Bo komonut wilbarit en bik ab kokwet nyun amon wilbarit koyoe kasit neo nia imech iboishen ilounen bek en sinet yon miten kasit netesetai kilaunen ngungunyek ,koik ala muchangek yon tesetai boisioni nebo teset ab kot ne iteche en kaa ala nekitech ne mara ot bo sukul alan yon kiyoe kalbatishek chebo oret koboishen koroi keloishen . Imuch kokonin kelyin ala imuch iboishen en chokchhinet yon memoche indee kinuet tuguk cheibr ak ibee iben katit.

Po komonut koroi eng kokwet amun boishet ab koroi kokararan mising yo miten oinet anan oret nekimochei kepal kekurei koroi konyikopal anan yo mitei ketik chekanyi oret anan oinet keboishen koroitet kepolune nenitet ko kifaru niagere ale mitei ngungunyek chewosu eng tabanutab korik chekikitech eng taoni kopolu akondoi lorit nemiten oret netokun kele miten boishet netesei tai anan ibei ngungunyechu kobakeboishen eng olekakimokchingei

Indoger inoni ole kichobto amongu ole ichechu ko bandek chemiten kinuet ala chekokinde tebeit ole kichobto kotor komong koik bandek kou nii ko kibut dmbandek en impar ak machakok konyofebire alan kecheng cheboree kebor sk yan jakotwokobore ala yan kaitwo impire in ak ilatee machado ak iyum bandek ak ibaiaruren yomitem koristo ak ibu inde kinuet kinuengung ak igonor en kongunget sla ildechi chito nemoche kwal.

Olekichoptoi tuguchu en kaa koyoche imin koron en impar ak irebonu kota koechekutun yan kakochekitun inam ibut ala iges ak ibainam ialde nyanyik koyoche ketutan en betit ak kobakeminne impar ko kit neu indizinik ,gebich ,lokoek , ovacado ak ketunguik keyoe kou notes kitutoni ak keib koba impar kobagemin ak yon kaechekitu iribonu ak itutu ak ibailde asi nyorchi jei chepkonded ne imuch ibaialen kit age ne metinye en kongunget ala kit neimokyinikei aketukul.

Cheochome maberek missing ko maberryat ne birir amun maberyat ne birir ko kararan ala anyiny kosir maberyat ne lel motinye ngemet ab bortongung agetukul ala motinye somisindo agetul nebo borto mau ne lel ne indisus komiten kutyet orit ne irure maberyan tanotet.ò

Somanet ko bo komonut missing e sobet ab kimugul met agetukul amun asikesob en kasari komoe somanet iyam kimia itemishe ala iwe sabari komoche somanet indap somanet ko rabiyatyon imoche iwe ole kewe komuche komi rabiyatnetinye ko olebunu notet ko yan kesoman ak isich kasit ak iyai asikobitu rabinik che iyai kit nejemach ko miten.

Indoger bandek chu chu miten eut yu ko bandek che ki enetai ko kikuren 624 kiwalak kori ala kiwalk bandechu kin koet miondo ne kinome bandek ne kiyo bandiyat ne kakimin kotolelyonit ako kiome kutyet kin koit batyat age negegure Dk777 ne jkararan missing inngemin mongeme miondo agetuk ala monome jutyet ako yo kemeut ko moneneti joy bandyandanikita kineneti kemeut olikinyenykin koetvne bo inguni neribore Dk777 ko kararan missing ak sibkoruree mau ni moikoekei akko mokoekitu soiti no tot kele elulee koristo rutu konyonrme koitu kwenetv ne kararan ne molule ya kaus soiti.

Oke kikonorto bandya ndani kikuren sibensi jekonori en chogoo ala kindoo kinuet yan kaimin bandek en impar ak ikol ala ak irip kokoronekitun matko musomus ki al matkwam tukaa sk koruryo kokoronrkitun ak iges ak ibor kotor komong bandek chekorroron che chu ko indii kot nekilebik ala nekikisemend3n asimayachekitu alan ibor sk imaa koba koyomyo jabisa ak inde kinut ak ikonor en kongunget .

Tuguk cheimilon en yuu ko ingwot nekotut kamani neo nie ako kararan nia nebote en eunyin nekatutu en impar netogu kele ingwechu ko kikinim ak kerib kokoronekitun kebitbit a kesembechi bagommong ko ni inended nekonome ingwot ko bsibai nie netogu kele boiboechin ruret ab ingwechuchket chu kiruryo en impar

Kit nenyone metinyun indoor inoni kolecho ichechu kokinde yu aa chu okere en iyeu ko inganuk chekimin al chegigoe asikeam, inganuchu koboishen keome ala kobokeng en tinga intokejwan koi imiet ak keam (puse )imuch iboishen kora bushek ab inganuchu ichoben magatyat ichoben mandazi ak iyam ala ialde .

Indoger pichaini koborwon kole inoni ko tumotet nekokibir pichait , atindonyot nebo tuguchu tumotet ko kararan missing ki oliginyen ko kitam kemine tumotet asikenyorchi kei rabinikala asikenyo chepkonded ne imuch iboishen ialen kit neimokyini kei tumotet ko kiomemiten bik cheome chekikonai chebishhlen asikorib gelek chwak ala chekikonaita kwam tumotonitet kiriben gelek tumotet yan keam tumotet chito ko makai kwanin gelded ala kwamin kutik chebo gelek.

Elen bo komonut an bik ab kokwet indamuni simoit iboishen icheng tuguk chechang imuch ichengen rabinik miten apishek chekicheru chebo rabik ala chekeboishen gechengen cheb konded kou apit ne kiguren tala ko imech iboishen icheng rabinik ala ibesenen rabinik imuch ibiren kei picha ak indoi jei tiktok ala indoi kei Facebook iboishe kora ibirtoen ton aka ibicjini chito nelo simoit ne mara miten okkou mombasa ak ongolole miten apit negeguren WhatsApp nr imuch iboshen ibirchi chito neloo ak okeree kei twan ak ororotosi onglloole ak iborchini kit nekemoche iborchi kou mara komoche kiakichik chekibai en kaa ala minutik chekimin impar ko imuch iborchi ko motin komiten oleloo oleu Nairobi ko geree

Ole kiyoito boisioni en kokwet ko kararan missing ole inomtoi ala oleitaundoi imin maragwek en imparengung koyoche item imparenhung kot ketau impti ibatan eut alan icheng tinget inyoi temen yan kaitem kokararanit ala ingol koba kokararanit ikany koit kasarta nebo ropta negiten ako nemao missing inyoibalatee geringonik ala igereretee beresishek ak ibeaial maragwek ala icheru che mara kikekol ak igonor ile situn imen ak inyoindeote keringonik ak itupote ak ikany korut yan kakorutkopo itik negit mut yonoako tusap inyoinam isember ala ibit chebo semberet ak yan kakonam kosich taptok kou chu okeree ichechu inyoibit chebo taptet ,kutye ak koristo asimangem maragwek guk qk ikany kityok koruryo inam iges tuguchutet chuguk chemiten impar che chotet ko maragwek ak ak ialde alan ikonor en ko asiyome kotuten kotaimin alak ak imongu.

Ndaker pichaini ko kit njeakere ale tesetai eng yu ko ng'alalet anan keretap kikere tuguk chemite eng computer anan eng laptop nechile werto netinye tuguk eng eunyi. Mite chumbindet ne kamet eng yun anan ko kwondo nekere werit at kit neyoe asikomi nemite tapanutap weri chile computer nekere akine kole ene tuguchu chekikere eng computer inenyinet.

Ele gerenyun aketukul ne okere en yuu okere ole weri ko chito ne pire pichainik ala neboishen moshinishek ala neboishen camera nekiguren flying camera kopire bichainik ala kolile kit netesetai imuch kot kolile kou tyendo alan kit netesetai sherehe aketukul nemiten kokwet ala nemi en oldatukul keboishen koroi kelilen .